Kotko koibet kustomaa mosiket nekobune ndegeit, kokit neimuch aadvisen anan ko tot amwochi alenjini kowek airport anan ko kiwanja nebo ndegeisiek ak kworor ndegeit notok nekobunu ak kworor saisiek nekoregu ndegeit noton sikoimuch ketoret yekakowek airport ak kworor gei kole koibet mosiket ak kworor ndegeit kiit nekou ak saisiek chekoreku ndegeit noton koimuch keswaa ndegeit noton kotkomi mosiget orit anan kokitur akinde storing area en kiwanjet ab ndegeisiek. So oche kong'alal kowek yuno akobokworor gei ako ngong'alal koteretoksei ,imuch kitresen akecheng' mosiget ko kotko kikoib kustomaiyat age koimuch kebirchi bichoton ageteben, so koimuch kotoretok ak kewek mosikot noton.